Ore mashinini embarafu na kitumiai ashumie nkiri pemerruoyo, arashu pemeng'oyu. Ore nkiri teneng'oyu, nimitokini amir nimitoki anya. Amu, keeku keeta eng'uan torronok. Na teneshumieki orbarafu, naa kerropil.